Obrodonjo e app manie e sime no, todhi kama ondik ni forgot password. Bang' kanyo, obroyudo yiero ariyo, yiero mokwongo en kama okete paswad mare. Alafu yiero marariyo en kama oke, ok on, onwuoyo keto paswad manyien moketo no. Alafu odiyo baton mondikni ok. Bang' kanyo tobroyudo mesej ni paswadne olok manyien. Mano bro miye yot mar donjo e app noendo mondo mi oti kode.